Ĩ, no ngũre gĩthaka kĩa ũrĩmi, tondũ nĩ ndĩ ĩriragĩria mũno mũno kũrĩmaga irio cia kũrĩa, o na cia wonjoria. Ũndũ ũmwe no nyende kũrĩaga irio iria ciimĩte mĩgũnda-inĩ ta nyeni, mboga, waru, ngakorwo ngĩciruta mũgũnda-inĩ wakwa, ngahanda na ũrĩmi wa kĩĩmerera na mborea ng'ombe kana mborera ya kĩĩmerera. No ngene mũno hĩndĩ ĩrĩa ngakinyanĩria kĩoneki kĩu gĩa kũgũra gĩthaka kĩnene, ũndũ ingĩhota nginya gwĩka ũrĩmi wa kũrĩma ng'ombe, kana mahiũ ma mbũri, kana o na ngũrũwe, atĩ atĩ no hote nginya no hote nginya gũkamaga iria riumĩte ng'ombe-inĩ ciakwa iria ndĩĩrĩithĩirie. Ningĩ no nyende kũgũra gĩthaka nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩa kũgĩa na wũikaro, handũ ingĩhota kũiga bamĩrĩ yakwa, handũ ngũhota gũkorwo twĩna tũgĩĩta mũciĩ, tũgakorwo tũkĩhurũka na hamwe na bamĩrĩ yakwa yothe. Ningĩ ũndũ ũngĩ, ũhoro wa gĩthaka, mũno mũno mũno, no nyende o na ĩgĩkorwo nĩ gĩthaka kia angĩkorwo nĩ handũ taũni-inĩ, njĩke ũhoro wa grafting, gũciarithania maciaro ta ma macungwa, makorobia, kana nginya mababaĩ, thengiũ.

Ũrĩa arĩmi megiragĩrĩria kana makanyitana ũhoro wĩgiĩ ngũĩ cikoniĩ kwĩgaĩra kana gũtunyana mĩgũnda nĩ atĩ ũndũ wa mbere no mũhaka gũkorwo na ũgai wa mĩgũnda na mĩhaka. Hĩndĩ mũndũ agũra mũgũnda kana aheo igai nĩ mũciari kana o mũndũ o wothe, aheo mũgũnda. Ũndũ wa kerĩ no mũhaka gwĩkĩrwo becon nĩ ũndũ wa kuonania mĩhaka harĩa ĩkinyĩte. Ũgakorwo ningĩ no wega ũgĩtĩa mũndũ na ũngĩ ũrĩa mũriganĩtie nake na kũmenya maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gwĩka, harĩa mũhaka waku ũkinyĩte, harĩa mũgũnda waku ũkinyĩte, ona angĩkorwo nĩ njĩra ĩrĩa mũranyitanĩra inyuĩ othe mũkahũthĩra kũmĩgerera, ona yo mũgatiga o mũndũ. Angĩkorwo ndĩna mũgũnda ĩĩka ĩmwe nake ena iĩka ũngĩ, tũkaruta gacĩra gakũgeragĩra ithuĩ othe. Hau nĩ njĩra njega tondũ gũtirĩ mũndũ mũkorania nake kĩũria ningĩ mũgatigĩrĩra mwĩna Title deed ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ thirikari. Ũndũ ũngĩ nĩ wega gũikaranagia na thayũ mwĩ ta arĩmi nĩgetha mũkahota kũnyitanagĩra maũnũ marĩa mangĩ mothe megiĩ ũhoro wa ũrĩmi. ĩĩ thengio.

Meciria marĩa makoragwo kũrĩ andũ aingĩ mũno na harĩ niĩ kĩũmbe ũhoro wĩgiĩ ciĩko nyingĩ cia wĩici wa mĩgũnda nĩ atĩ thikũ ici andũ nĩmakoretwo marĩ oru. Ũkona mũndũ nĩ arendia mũgũnda wake kwĩ makĩria ma mũndũ ũmwe. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga, ũndũ ũria ũcũngagĩrĩrio nĩ ũkoroku mũingĩ, na kwenda na tamaa nyingĩ mũtũrĩre-inĩ wa mbeca. Ngauga acio andũ, tũrĩa nĩme tũrĩa twendaga kũgetha harĩa tũtahandĩte. Nayo thirikari ĩngĩteithĩrĩria njĩra ĩno ĩmwe, nĩũndũ wa kũheana title deed kwĩ mĩgũnda ĩtarĩ na title deed, mĩgũnda ĩrĩa ĩna, mĩgũnda ĩrĩa yoetwo ta shareholders maheo title deed. Ningĩ ũndũ ũngĩ thirikari ĩngĩteithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ, hĩndĩ ĩrĩa tũrĩa nĩme tũu twanyitĩkana, twatũarwo igoti-inĩ matige kũheo mbũndi, no moerwo ikinya rĩa kĩwatho, nĩgetha tũhote kũhukia ciĩko ici. Gũkorwo kwĩna na maũndũ marũmu, maũndũ marũmu, andũ magetigĩra ũhoro wa gũtunyana mĩgũnda. Ningĩ ũhoro wa search, na ũhoro wa mawakiri, nĩ wega thirikari mahote kũongerera mawakiri mao, mahote gũtetera mũingĩ ũrĩa ũtunyagwo mĩgũnda nĩ andũ arĩa mena hinya thĩinĩ wa itũra, na arĩa matangĩhota kũ afford kũrĩha wakiri wao. Hau no makorwo mateithĩrĩirie mũno arĩmi aingĩ. Thengiũ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi agũkorwo agĩikara handũ ha gũkombora, handũ ahetwo hatarĩ handũ hake kĩũmbe mathĩna marĩa acemanagia namo maingĩ nĩ maya; rĩrĩa atungata mũno mũgũnda ũcio kana hĩndĩ ĩrĩa aikara handũ hau, ahota kũhahe thumu, ahota kũhatungata mũndũ ũcio acokia kĩrĩa tĩri wa kĩmerera wa guo, wanora wahota kũruta irio njega nĩ atuĩkaga wa gũtunywo mũgũnda ũcio kana agatuĩka wa gũchokera mũgũnda ũcio aũcokie, na akaiigua ngoro yake yathiĩ thĩ mũno, nĩ tondũ ta rĩngĩ nĩ hararĩ gĩtira nĩ ararĩmĩte wega akahacimba wega, agatungata ona akahota kũruta irio thaka mũno. Ningĩ ũndũ ũngĩ wĩ mĩhĩnga ĩngĩ mũrĩmi nĩ aremagwo nĩ kũhanda kĩndũ gĩa kahinda na raihu, kĩrĩa kĩngĩmũhe maciaro mega kana kĩrĩa kĩngĩkorwo na ũguni wa bũrũri ta kahũa, macani kana kĩndũ ta makorobia, kĩndũ gĩothe kĩngĩoya makĩria ya mĩaka ĩrĩ tondũ ndaramenya nĩrĩ mwene mũgũnda akawenda rĩngĩ, hau nĩ hakoragwo na mĩhĩnga mũno harĩ mũrĩmi nĩ ũndũ wa gwĩtheremithia ona kana kwandandũka maũndũ megie maũndũ-inĩ mangĩ na kũrĩma irio icio cia kahinda gakuhĩ ka mĩeri ĩtatũ kana ka mwaka thengio.

Arĩmi anini monaga moteithio ma kĩwatho rĩrĩa mena mathĩna ma mĩgũnda kũgerera Cibũ wa itũra kana elders kana athuri a itũra. Rĩmwe Cibũ kana athuri a itũra nĩ mateithagia kwohororania mathĩna macio thĩinĩ wa icagi-inĩ. Angĩkorwo ti ũguo mũrĩmi no ahande cira igoti-inĩ rĩa mĩgũnda kũrĩa angĩteithĩririo na wakiri wa thirikari nĩ ũndũ wa kũmũteithĩrĩria na ũteithio wa kũmenya ũhoro wĩgiĩ macira ũrĩa mathiaga ma mĩgũnda. Nĩ ũndũ wa kũharĩrĩria Title marũa ma igai rĩake, angĩkorwo nĩ gwatigĩtwo Will nĩ mũciari kana mũndũ ũrĩa wamũhete mũgũnda ũcio. Ningĩ nĩ mamũteithagia na makahota kũmathomithia either through NGO irĩa cikoragwo ciĩkuo kana ũcio Wakiri ũcio wa thirikari, ũrĩa ekũhota kũrũgama igooti-inĩ na gwĩtetera. Ũndũ ũngĩ nĩ through media hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũcio wamũrĩkwo nĩ ũhotaga kũhithũka na andũ makahota kũmenya kĩrĩa kĩrarĩana kũrĩa icagi-inĩ. Ningĩ ũndũ ũngĩ ũngĩteithĩrĩria kuona kĩrĩa kĩhoto kĩao kĩĩ mawatho nĩ andũ a itũra kũnyitanĩra hamwe na gũteithia mũndũ ũyũ, tondũ rĩrĩa makorwo me hamwe nĩ mekũiguo. Thengiũ.

Maũndũ megie mĩgũnda ya gũkomborithia kana mĩgũnda ya bamĩrĩ nĩ mahutagia mũno mũno umithio wa ũrĩmi thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, tondũ kaingĩ nĩ gũkoragwo na ngũĩ ciĩ kuo ciumagĩra gatagatĩ wa bamĩrĩ ka mũkomborithia na mũkomborithio, haha nĩhoangĩhĩtania nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ mothe, no marĩhe thĩna wao igũrũ rĩgie mũgũnda, ũguo okorwo nĩ ũrahetwo mũgũnda thĩinĩ wa bamĩrĩ no ũtunywo okorwo kũrarĩ na irio irarĩ mũgũnda gũtirĩ wa gũciramata no nĩ kwanangĩka ci kwanangĩka kũrĩa cikũrehe thĩna na cikahukia maciaro maingĩ, gũkarehe thĩna wa ũnini wa irio thĩinĩ wa bũrũri nĩkĩo ũhoro gũkomborithia nĩ ũkoraga mũndũ nĩ kwagĩa, nĩ mahĩtania nĩ mũkomborithia na mũkomborithio na hau hagatuĩka nĩ egũcokia mũgũnda naho hakanangĩka irio nyingĩ mũno mũno mũno mũno, na gũkagĩa ũnuhu wa njĩra nene. Nĩ kwagĩrĩirwo rĩrĩa andũ megũkomborithania kana rĩrĩa mũndũ akũheo mũgũnda ũgakorwo na marũa mandĩkanĩre kana chbũ wa itũũra, nĩgetha na kĩhoto atĩ ũtanakinya ihinda rĩiganona ihinda rĩaku rĩtathirĩte ndũngĩtunywo mũgũnda ũcio, ningĩ nĩ mateithagĩrĩria ningĩ he mũndũ ũrenda kũrĩma akenengera mũndũ ũrĩa ũkũhota kũrĩma na gũkagĩa na wũingĩ wa irio thĩinĩ wa bũrũri, thengio ii mũno.

Atongoria a kĩrũrĩrĩ kana thirikari cia matũra nĩ marũtaga wĩra mũnene mũno na wĩra mwega mũno matũrainĩ maitũ makũgĩrĩrĩria ngũĩ kana gũcanio cia mĩgũnda, nĩ ũndũ ũmwe nĩ mahotaga gwĩta andũ othe mwena wa mũthitagwo na mũthitangani makahota gũikara thĩ makaigũana angĩkorwo nĩ bamĩrĩ ciĩna ngũcanio nĩ ũndũ wa mũgũnda wa gũtigĩrwo wa igai nĩ mahotaga gũikara thĩ makaigũithanio tondũ andũ nĩ matĩite thirikari na andũ magatĩa athuri a itũra kana andũ magatĩa thirikari ya matũra ,rĩu hau nĩ mateithagĩrĩrĩa mũno haro irĩa ingĩumĩra haro irĩa ingĩcungĩrĩra ĩkuo haro iria ingĩcongĩrĩra kũgerana ngero ,nĩ mateithagĩrĩrĩa mũno mũno na kũiga thayu wa mĩhaka ona kũiga thayũ wa mĩhaka ona kũiga thayũ harĩ arĩmi ona kũgĩrĩrĩria wĩici wa indo cia mũgũnda-inĩ ona kana wanagĩki wa indo cia mugunda-inĩ ningĩ nĩ marehaga thayũ kũrĩ arĩithia a mahiũ na arĩmi a irio cia mũgũnda kũrĩa mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ arametha no athitagwo na no atwarwo nginya igotinĩ ona ohwo. Rĩu gũgakĩgĩa thayu itũra-inĩ andũ makahota kũruta wĩra wao mena gĩkeno, thirikari ya matũra nĩ kĩndũ gĩa bata mũno o itũra-inĩ rĩothe nĩ ũndũ wa kũigũana kwa arimi, thengio mũno.

Ngũrani ĩrĩa ĩho gatagatĩ ka mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe kana mũgũnda wa mũingĩ nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ, mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe mũndũ no eke ũrĩa angĩenda naguo. Mũndũ no aigue nĩ ekũũkomborithia, mũndũ no aigue no awendie, mũndũ no aigue no arĩme, mũndũ no aigue nĩ ekũũtiga ũguo ũtarĩ mũrĩme. No mũgũnda wa mũingĩ ndũngĩaka, ndũngĩakwo kana wake, kana wĩtahĩre ona kana ũrĩme ũtarĩ na watho wa thirikari, ũtarĩ na watho kuuma kũrĩ anene, ũtarĩ na watho kuuma kwĩ Land Commission. Tondũ mũgũnda ũcio wa mũingĩ ũteithagĩrĩria gwaka mathukuru nĩ ũndũ wa ciana citũ cihote kuona gĩthomo, gwaka borithi nĩgetha tũhote kũgĩa na ũgitĩri, ona kana gwaka thibitarĩ nĩgetha tũhote kũgĩa na ũhoro wa ũrigitani thĩiniĩ wa itũra. Ningĩ mũgũnda wa mũingĩ no wakwo wabici ya Cibũ kana wabici ya thirikari ya matũra, nĩũndũ wa gũteithĩrĩria gũtuithania macira manini manini marĩa magũmĩire andũ a itũra. Mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe mũndũ no eke ũrĩa ekwenda gwĩka naguo, mũndũ no aheane, mũndũ no awendie. No mũgũnda wa thirikari nĩ mũgũnda ũrĩa wagĩrĩirwo gwakwo nĩ thirikari yenyewe maũndũ megiĩ mũingĩ wothe ũrĩa ũgũteithĩka nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Thengiũ.

Kũgĩa na Title ya mũgũnda waku kwĩ ũguni mũnene mũno he mũrĩmi. Ũndũ wa mbere mũrĩmi nĩ aiguaga e mũgitĩre na akaigua e safe nĩ ũndũ wa kũrĩma irio cia kahinda karaihu kana kĩndũ kĩrĩa kĩoyaga kĩndũ kĩrĩa kĩngĩikara mũgũnda-inĩ kahinda karaihu. Ũndũ wa mbere no arĩme makorobia ona no arĩme matunda mothe ma mĩthemba yothe marĩa mangĩoya kahinda karaihu. Ona kana ahande kahũa kana ahande macani tondũ nĩ aremenya mũgũnda ũcio nĩ wake nginya rĩrĩa akenda kũheana gwĩ ciana ciake kana kwĩ mũndũ wothe kana kwenda kwendia. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũteithagĩrĩria mũno gwĩthema tũrĩa nĩme tũrĩa twendagia mĩgũnda ya andũ. Ũgakora no ũhote gũkorwo wĩna Title ĩyo ũhote gũthiĩ ciira-inĩ ona kana nginya kwambĩka igooti-inĩ mũndũ angĩgeria kwendia mũgũnda waku ata kũ involve ĩte ona kana ũtamũhete rũtha. Ningĩ kũgĩa na Title nĩ kwega mũno, mũrĩmi ona no ahote gwĩka project mũgũnda-inĩ wake tondũ no ahote gũtwara nginya Title ĩyo yake, amĩtware nginya bengi na ahote kũheo ũteithio wa kĩmbeca na oke na atheremithie mũgũnda-inĩ wake na eke project ĩrĩa ekũendaga gwĩka. Kũgĩa Title he mũrĩmi o wothe nĩ ũndũ wa bata mũno nĩ ũteithagĩrĩria ,ukũria mũno wa ũrĩmi na ũgateithĩrĩria gũkorwo wĩna security ya gwĩka ũrĩa ũrenda ũtarĩ na guoya wa gũtunywo mũgũnda. Thengiũ.

Ũhoro wĩgiĩ macini ĩno ya gũthondeka waya cia kũrigicĩria mũciĩ ona kana cia kũiriga mesh wire ũndũ ũmwe ingĩenda matukũ mokĩte, no nyende mongerere ũritũ wa waya icio kana nginya kĩrĩa cikorwo ciĩ normal tondũ no citeithĩrĩrie mũrimi atua kũiriga angĩkorwo nĩ kũirigĩra ngũkũ ciake, ng'ombe ciake ona kana mbũri ciake. Nĩ gũkũnyihanyihia ũici wa mahiũ na tũrĩa nĩme kũhota kũbunjabunja waya icio, kana gũcigerera kana gũcithũkagia mahote kũia. Ningĩ no citeithĩrĩrie mũno waya nũmu cingĩhota kũiriga mĩciĩ-inĩ cingĩkorwo ciĩ nditũ na cikorwo nĩ no cihote kũgirĩrĩria mũndũ gũciatũka kana gũcimomora, nĩ ũndũ no ũteithĩrĩrie ũici wa mahiũ, ũici wa irio. Ningĩ no wega gũkorwo na waya nyingĩ na irĩa cingĩhota kũhota kũgitĩra mũrĩmi ũhoro wĩgiĩ irĩa cingĩhota nginya kũhota gũkorwo na hinya wa thitima na mbei ya thĩ matukũ mokĩte. Cikorwo no cihote o mũrĩmi wothe no ahote gũci afford nĩ ũndũ wa mĩhũthĩre ya maũndũ make ma ũrĩmi. Thengiũ.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa thamaki. Ndĩrona mũrĩmi akĩgeria kũhe thamaki ciake irio kĩrĩa thĩ-inĩ wa podi-inĩ yake, kana harĩa arĩmagĩra thamaki. Ah Ũrĩmi ũyũ nĩũronekana nĩ ũrĩmi mũnene, na nĩahotete gũkorwo ena thamaki nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno mũno, na agaciakĩra wega, ona agacirigicĩria wega, akahota gũcigitĩra. Haha nĩ mũrĩmi arahe thamaki ciake irio. Na nĩacĩakĩire na njĩra ya igũrũ mũno mũno mũno mũno, na akahota gũcirigicĩria wega mũno mũno mũno mũno mũno, ona akahota gũcigitĩra wega kumania na indo iria ciothe cingĩũka cinyarire ũrĩmi ũyũ, kana cigĩũka kũnyarira thamaki ici ciake. Nĩ ũndũ mwega akoretwo agĩka. Thengiũ

Ici nĩ mbembe. Ũrĩmi wa mbembe wambagĩrĩragia na kwamba kũharĩria mũgũnda waku, ũgacoka ũka ũka ũkahũrahura, ũkaũcimba wega, ũkahũra hũra tĩĩri, ũgacoka ũgatema marima, ũgeterera mbura yure nĩgetha ũkorwo na ũgunyu thĩinĩ wa tĩĩri. Kuma hau ũguo ũkoya mbegũ ciaku iria ĩitha iria ũgũrĩte kuma gwĩ kambuni iria ciendagia mbegũ ninyanĩru cia kũhanda kana iria we mwenyewe wĩyũmithĩirie kana ũgacitenga cia gũkahanda. Warĩkia kũhanda, nĩcikaraga tĩĩri-inĩ kahinda-inĩ ga thikũ cigana ũna, cikaumĩra. Kumania na hau, nĩwĩkagĩra gabataraitha ũkarĩmĩra rĩa mbere, ona ningĩ no ũrĩme rĩa keerĩ kanaa ũhũre ndawa. Kumania na hau hangĩ no gweterera ũgeterera nginya cikũre. No ũrĩe ciĩ njũa kana ũrĩa, kana weterere nginya rĩrĩa cigakinya cia kũmithia., nĩ kũgetha ũkagetha, kuma hau ũguo, ũcihũre, ciume mĩcakwe-inĩ, nĩgetha ũhote gucihuha na cituĩke mbembe ũngĩhota nginya gũtwara gĩthĩi cigatuĩka mũtu. Kana ũngĩhota kũruga nacio gĩtheri, kana ona gwĩka ũndũ ũrĩa ũngĩ wothe ungĩaenda gwĩka nacio. Rĩu ũhoro wa kũrĩma mbembe woyaga kahinda ka mĩeri ĩtatũ, nginya mĩeri ĩna thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Nginya kũmithia nocioye nginya mĩeri ĩtandatũ. Thengiũ.

Ici nĩ indo cia mũgũnda, nĩ ndĩrona hena nyanya, hena kambĩngi, hena marigũ mangĩrĩo, hena thũkũma, na hena spinach, ningĩ ndĩrona harĩa kando hena maembe hena mababaĩ, hena kĩrĩa, hoho, kwĩna maũndũ maingĩ, hena nginya marigũ, matarĩ na kũrĩa makũruga, ndĩrona kwĩna njinja na kwĩna machungwa, ona kwĩna beetroot, indo ici ciothe cihandagwo nĩ mũrĩmi mũgũnda-inĩ cigatungatwo na wendo, cigekĩrwo either bataraitha ya kĩmerera kana ya duka-inĩ, cigatungatwo, cikarĩmĩrwo, cigakinya nginya hĩndĩ ya kũgethwo, cikagethwo cibacĩrĩirwo, cigacoka, cigatwarwo nginya thoko-inĩ, nĩgetha andũ arĩa angĩ matarĩma mahote gũkinyĩrwo nĩ cio, na nĩgetha mũrĩmi nake ahote kwona kanyamũ mũhuko-inĩ. Indo ici ciothe nĩ cibataraga maĩ maingĩ mũno nĩ ũndũ wa ũrĩmi wacio tondũ nĩ ihũthagĩra maĩ maingĩ mũno, mũno, ta nyanya nĩ yendaga maĩ, nĩ yendaga kũrorwo na gĩkĩro kĩa igũrũ, kabĩci nayo, ona thũkũma, maembe, mababaĩ, makorobia, indo ici ciothe nĩ cirabatara maĩ na gũtungatwo wega nĩ mũrĩmi, aihũirwo nĩ wendo mũingĩ mũno.

Nĩ nyendete kaba ngohwo ya rangi mũtune nĩ gũkorwo nĩ nĩ ĩndithagĩgĩria maũndũ-inĩ maingĩ, ningĩ nĩrĩ kahinda karaihu mũno gagũikara ĩngĩgathũka nĩgetha ũmĩrĩe, no ĩikare kahinda karaihu mũho ĩtekũhũthĩra kũigwo handũ hangĩ ta thĩinĩ wa birinji kana handũ hangĩ hothe nĩ ũndũ wa gũikara kahinda karaihu, so nĩ nyamũ ĩngĩhota gũikara kahinda karaihu ĩtekũigwo handũ hangĩ hahehu, ningĩ wega wayo nĩ ĩteithagĩria na gũ fight cancer nĩ ũndũ ĩna kĩrĩa Potassium ĩna high fiber, so nĩ ĩteithagĩria mathĩna ma nda nĩ ĩteithagĩria mathĩna ma gut issues, mũndũ ũraimba nda, mũndũ wĩna mathĩna ma gũthĩa irio thĩinĩ wa nda yake, nĩ ĩteithagĩria mũno tondũ ĩna fiber ya igũrũ, ningĩ nĩ thondekaga ngothi na ĩgateithĩrĩria mũndũ kwaga gũkũra, tondũ ĩna Vitamin C ya igũrũ mũno, ĩna Vitamin C ya igũrũ mũno, ĩteithagĩria ngothi yaku gũkorwo ĩna rĩroĩ na ĩta gũkũra na ĩtekũgĩa mĩkũnjo, ningĩ ĩna potassium na ĩna Vitamin A iria iteithagĩrĩria mathĩna ma ngoro, atĩ ngoro ndĩkũhũra na ihenya na nĩ kũgũithagũithia pressure na nĩkũnyihanyihia cholestral ningĩ nĩteithagĩrĩria hinya wa maitho nĩ ũndũ wa Vitamin A ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa kaba ngohwo ya redi.

Ĩci nĩ mbembe. Mbembe ũndũ wa mbere no cituĩke mũtu kũrĩa ũngĩtwara gĩthĩ-inĩ ũthondekerwo mũtu waku na ũhote gũteithĩrĩria kũruga irio kũruga ngima ĩngĩrĩyo. Ningĩ mbembe ici no ũhũthĩre gũciruga ta gĩtheri kĩrĩa kĩngĩrĩyo nagĩkorwo gĩ kĩega mũno mũno. Ningĩ nĩ cicenjagia na kũgarũrũka ciaikara kahinda karaĩhu, ũngĩaga gũciga na njĩra njega nĩ cigĩyaga ũgumu na cigacenjia rangi cigatuĩka rangi wa gĩtĩri. Ningĩ nĩ cikoragwo cikĩgũmĩrwo nĩ tũtambi ta mbũca iria cinyariraga cigatũra marima na cigacoka cikamathũkia. Nĩ ciendaga kũigwo na njĩra ya igũrũ mũno mũno, nĩgetha cikorwo na gĩkĩro gĩkinyanĩru gĩa kũrĩyo nĩ andũ ona kũhũthĩka. Ningĩ mbembe ici nĩ cithondekaga ta kĩndũ ta corn flour nĩ cikoragwo na ũteithio ũngĩ wa gũthondeka ĩndo ĩngĩ ĩria cithondekagwo kumana na mbembe. Nĩcirĩ ũteithio mũingĩ mũno mũno mũno mũno na nĩ cirĩ bainda ya igũrũ ya koni, ya fiber, so nĩcihũthagĩrwo mũno mũno mũno mũno ta kĩrĩa na ũhoro wa mathĩna ma nda kana ũthĩi wa irio rĩrĩa cikũhũthĩka ci ciothe ng'ima. Thengiũ.

Ũmenyereri wa kĩndũ gĩkĩ kĩendaga gĩikare gĩ kĩũmũ, kĩũmithĩtio wega na gĩtarahutania na maĩ kana gĩkaigwo handũ hahehete. Nĩ kĩendaga gũikara handũ hena ũrugarĩ kana handũ hena room temparature kana ũrugarĩ wa kawaida ũrugarĩ ũtarĩ mũnene na gũtarĩ na ũhehu ũcio mũingĩ. Nĩgetha kũgirĩrĩria kũguma ona ningĩ kũgirĩriria kũrĩo nĩ mbũca kana ningĩ gũthũkangio nĩ tũtaambi tũngĩ tuothe tũrĩa tũthũkagia ta mbũca na kana kĩndũ kĩngĩ gĩothe kĩngĩtuĩka gĩa kũrĩa mbembe ici, na kwananga ta mbĩa kana kĩndũ kĩngĩ gĩothe. Rĩu nĩ wega ũgaciiga thĩinĩ wa ikũnia, kwĩna makũnia mokire ma kũguna arĩmi makoragwo thĩinĩ nĩ karatathi keho gathondeketwo wega na njĩra ya igũrũ mũno, na nja nĩ ikũnia. Rĩu wekĩra mbembe ciaku ũcoke ũciohe wega nĩ cikũhota gũkorwo cigĩikara kahinda karaihu, na nĩ ũkũhota gũcirĩa kahinda karaihu mũno. Rĩu arĩmi no mahote gũciiga na njĩra ya gũciĩkĩra ndoo-inĩ citarĩ na maĩ kana cikaigwo handũ hatarĩ na ũhehu ũcio mũingĩ. Thũ nene ya mbembe ici nĩ ũgumu tondũ nĩ cikoragwo nĩ cigĩaga nyamũ ĩngĩ ĩngĩthũkĩra andũ nĩ ũndũ macirĩa ciĩ na ũgumu.

Maũndũ marĩa marangenia mũno mũno nĩ kuona mũirĩtu ũhotanĩte na akarĩma kabici na njĩra ya igũrũ mũno, kabici thaka mũno ĩna nĩ nene wega, ningĩ ĩna rangi mwega muno wa mĩmera wa green rangi mwega mũno mũno. Na kabici ĩyo nĩ ĩronekana nĩ kabici ĩkũrĩte na njĩra nene na kũmenyererwo kũnene mũno na ĩgatungatwo wega mũno. Ona mũrĩmi akonekana e mũkenu mũno. Ningĩ ndarora thutha wake ndĩrona kabici ingĩ nyingĩ, ciĩna riri, cira hana gũkenga, ciĩna rangi mwega wa green, akonekana nĩ mũndũ ũrarĩmĩte erutĩire, tondũ nĩ arĩmĩte gĩcigo kĩnene. Ona akahota gũcitungata wega, cikagĩa na nginya ũhoro wa kũgucĩrĩria kwa maitho. Ona ũgĩcirora ũguo ĩkoneka nĩ nyamũ ĩhũnĩte wega na ĩngĩkorwo na ũteithio mũnene mũno rĩrĩa tũkũmĩrĩa mũno mũno. Tondũ kabici nĩ yendetwo nĩ andũ aingĩ mũno na nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrĩagwo o mũthenya o mũthenya thĩiniĩ wa mĩciĩ-inĩ itu. Rĩu mũirĩtu ũyũ nĩ ekĩte ũndũ wa bata nĩ ũndũ wa kũmĩtungata wega mũno na akaruta kabici ĩna riri. Thengiũ mũno.

Maũndũ marĩa marangenia muno mũno mũno mũno mũno nĩ kũona ũrĩmi mwega mũno wa nyamũ ĩgwĩtwo kabĩci, ũrĩmĩtwo na wendo mũnene mũno. Ningĩ ũkarĩmĩrwo handũ hega thĩiniĩ wa Aberdare, thĩiniĩ wa gĩcigo kĩĩna riri, thĩiniĩ wa ũkĩĩmerera. ĩkooneka nĩ nyamũ ĩhũnĩte wega, nĩ nyamũ ĩkũrĩte na njĩra njega muno, nĩ nyamũ ĩtungatĩtwo wega mũno mũno mũno mũno, na ĩgatuĩka kĩrĩa, ĩna mathangũ mega ma rangi wa green. ĩgakorwo nĩ marĩmĩte na wendo mũnene mũno, ĩgatungatwo mũno mũno mũno mũno mũno mũno. Kĩrĩa kĩrangenia nĩ gũkorwo atĩ rĩrĩ, atĩ tha ici ũguo kũngĩhota kũrĩma ũũ kana tũngĩhota kũ ta ma tũgatungata mũthemba ũyũ wa kabici, no ũkorwo ũrĩ ũteithio mũno kũhũnia ũhoro wa irio na mathĩna marĩa magũmagĩra ũnyihu wa irio thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ. Ũyũ nĩ ũndũ wa gĩkeno mũno, kũona nginya mũrĩmi nake nĩ mũkenu nĩ wĩra wake, nĩ kũona nginyake nĩ arakenera nĩ wĩra ũrĩa arutĩte, maciaro marĩa acoka kuona. Ningĩ nĩ ndĩrona nĩ arĩmĩte na njĩra nene mũno mũno mũno mũno. Rĩu tũngĩhota kwĩrutagĩra ũũ ta mũirĩtu ũyũ, no tũhote kũnina mathĩna ma irio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ mwega, na tũhote gũteithĩrĩria o na mũrĩmi kũona kanyamũ mũhuko-inĩ. Thengiũ mũno, mũno mũno mũno mũno.

Ũrĩmi wa nyanya ũrĩa ingĩhota kũruta mũndũ ũhoro wa kũrĩma nyanya ici, nyanya ciendaga ũndũ wa mbere wagũra mbegũ no must ũkorwo wĩkĩte ũthuthuria waku, nĩgetha ũhote kũrora mbegũ ĩrĩa njega ĩrĩa ĩngĩhota gũtwarana na handũ harĩa na rĩera rĩrĩa ũrarĩmĩra kũringana na gĩcigo kĩrĩa ũrarĩma, angĩkorwo nĩ ya Naikuru angĩkorwo nĩ ta Narok, ona kana Kĩrĩnyaga kana icigo irio ingĩ cirĩmagwo nyanya, ningĩ no mũhaka ũkorwo wĩna structure njega nĩ ũndũ wa gwaka green House yaku, nĩ ũndũ wa gũkorwo, ũhote gũthondeka rĩera rĩega rĩa nyanya ĩyo, no must wĩte mũtaaramu wa ũrĩmi nĩgetha agũthimĩre tĩri waku acidity ya tĩri waku nĩgetha amenye kuma hau amenye rĩu mbegũ ĩrĩa ũkũhanda, na ikinya rĩrĩa ũkwoya ya gũtungata nyanya ĩno. Nyanya nĩ yambaga gũitwo ĩtatuta, ĩgacoka ĩagaikara kahinda ka wiki ithatũ, nĩgetha ũgacoka ũkamĩtwara mĩgũnda-inĩ, nĩ nyamũ ĩramatagwo na njĩra ya igũrũ mũno tondũ nĩ bataraga maĩ maingĩ ona ĩgabatara thumu mĩingĩ mũno ona kana bataraitha na dawa cia tũtambi mũno tondũ nĩ gũmagĩrwo nĩ tũtambi tũingĩ mũno mũno mahinda kwa mahinda, ningĩ nĩ yendaga ya kinya handũ ha gũtuĩka nĩ kũgethwo ũkahota kũmĩ, kũmĩoya na igũrũ nĩgetha ĩgatiga kũhutia tĩri nĩgetha ndĩgathũke, na nĩgetha ĩyendelee gũciara maciaro maingĩ nĩ kĩo ũrona yohetwo kũrĩa igũrũ, rĩu no must

Ũhoro wa mũmera wa mathango ma mboco kana mũmera mathango mothe kũhĩa nĩ macũngagĩrio nĩ mathĩna maingĩ mũno ta kwaga gũitĩrĩria maĩ wega, gũkorwo na thĩna wa cia riũa kana kũ damaged nĩ riũa kana gũthũkio nĩ riũa ona kana maũndũ maingĩ ma ũtambi kana infection yothe ya mũmera tũtambi tũngĩkorwo tũkĩananga, ĩkorwo ĩna mũrimũ yothe ũngĩkorwo ĩnaguo ĩgacũngĩrĩria kũũma mwena ũmwe kana kũũma icigo icigo. Nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ andũ moigaga no gukorwo ta rĩngĩ nĩ kũhũthĩra bataraitha ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana thumu ũrĩa ũtagĩrĩire, ona ningĩ kana ũkahũra ndawa ĩrĩa ĩtagĩrĩire ĩrĩa ĩtaratũarana na mũmera ũyũ ĩgacũngĩrĩria mathĩna maya magũkorwo mahana ũguo. No nĩ ĩrĩ hathara ona gũtuĩka ĩngĩmenyeka tene no ĩĩ controlled na mũrĩmi one baita ya maciaro make. No ĩngĩaga kũmenyeka tene kana gũ controlled tene no ĩcũngĩrie mũrĩmi hathara ya maciaro manini ona kana nginya kwaga maciaro o mothe thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ wake. Rĩu nĩ wega mũrĩmi gũthingata ũndũ ũyũ tene ũtanarehe hathara nene. Thengiũ.

Maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ kũhingia nĩgetha ahingũre akaunti ya bengi , ũndũ wa mbere no mũhaka ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikumi na ĩnana , na ũkorwo wĩna gĩbandĩ gĩa bũrũri wa kenya, angĩkorwo ndũrĩ mũndũ wa bũrũri wa kenya , no mũhaka ũkorwo na passport yaku nĩgetha ĩgũteithĩrĩrie kũhingũra akaunti ya bũrũri ũngĩ, ningĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ga passport gabica gaku kanini, karĩa mũndũ ahũragwo, kamwe kana twĩrĩ, kũringana na side ĩrĩa wathiĩ kũhingũra ũrĩa magwĩtia, ningĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na mũigana wa mbeca, kuma ciringi igana rĩmwe nginya mbeca iria ciothe ũngĩenda gũkorwo ũkĩiga, thĩiniĩ wa bengi yaku kũringana na bengi, kũringana na mawatho ma bengi ĩyo, ningĩ ũndũ ũngĩ no mũhaka ũheane ũhoro wa maũndũ maku kĩũmbe, kũrĩa wĩikaraga, akaunti yaku ũrenda kũmĩhũthĩra na njĩra ĩrĩkũ, okorwo nĩ njĩra ya biacara, okorwo nĩ njĩra ya kwamũkagĩra mũcara, korwo nĩ njĩra ya gũcĩbaga mbia ciaku, korwo nĩ njĩra ya kũigithia mbeca ciaku na kuona na kũheo ngombo , no mũhaka ũtarĩrie , na ma ũkinye rũhonge-inĩ rwothe rwa bengi, nĩgetha ũhote kwaranĩria nao, ningĩ no ũkĩheo marua kuma kwanyu wĩra-inĩ makũhota gũkũhotithia kũhingũra akaunti ĩyo , kana kuma rũhonge-inĩ rũngĩ rwothe, thegio.

Akaunti yakwa ya bengi kana mũhũthĩre wakwa wa bengi yakwa ya thimũ, ndĩmĩhũthagĩra mũno mũno hakuhĩ o mũthenya ndĩ ta ta mũmbiacara ndĩ ta mũrĩmi mũnini ndĩ ta mwana youth ndĩ mbeu njĩthĩ nĩgũkorwo ithuĩ mbeu njĩthĩ thikũ ici nĩgũkĩte maũndũ ma digital maũndũ ma tekinoronjia kũrĩa tũrauga tũtirakua kaci lakini nĩ tũrakũa twina twina mbeca twa tũratembea na mbeca citũ na mbeca citũ tũigithĩtie mabengi-inĩ tũkaigithia mpesa-inĩ ya thimũ rĩu bengi yakwa ya thimũ hũthagĩra o mũthenya o mũthenya o mũthenya kũgũra indo iria ndĩrabatarania gwĩka na transaction kũrĩha handũ kana kũrĩhwo nayo o mũthenya o mũthenya nĩ ĩndeithagĩrĩria thĩiniĩ wa mbiacara ciakwa nĩ ĩndeithagĩrĩria thĩiniĩ wa ũrĩmi-inĩ wakwa kana thĩiniĩ wa maũndũ-inĩ marĩa mangĩ mothe tondũ nĩho mbeca ciakwa cikoragwo ciho o mũthenya no mũhaka hutanie na bengi ya thimũ kana bengi kana akaunti yakwa ya bengi ĩrĩa huthagĩra. Ta mbeu njĩthĩ mũno mũno mũno tũra encourage io gũkorwo mena ũhoro wa financial literacy gũthomithio ũhoro wa ũhũthĩri mwega wa mbeca na gũci manage, rĩũ nĩ ũhoro mwega mũno mũno mũndũ angĩkorwo na akaunti ya thimũ kana akaunti ya bengi thengiũi mũno mũno.